Yoon komii look chekoru en ngweny, oo uwon kamet nemii kwenet ak lakwet nemii taban komosin ak nemii komosi ak okere chito newendote oo kotok yukorwen loochu koroisi iin taon roisi street children, ko yoche oot ketoret familiaishek chubo Street konyor korik.